Mbitirũti nĩtũteithagia mũno kũrĩa rũrĩĩ-ini ruitũ ta nĩũndũ nĩyongagĩrĩra thakame, nĩwona irio-inĩ ciaku ũngĩkorwo ũkĩruga, rĩu tuuge ũraruga gĩtheri na waru, ta kũũrĩa Nyandarua nĩ ũũĩ ithuĩ nĩtũrĩmaga waru mũno, na nĩngĩ nomenye mbitirũti nĩĩthakaragia irio, kwaca nĩwaona rangi ũcio wa redi, ciana ciwonaga ikawenda, rĩu mbitirũti nĩĩrĩ bitameni ,bitameni ona ndingĩkwĩra nĩkĩĩ, no ona kũringana na research na maũndũ marĩa moothe mekagwo, mbitirũri, nĩĩroneka nĩĩrongerera thakame, ona kambuuni-inĩ, tarĩu ta thaa ici mami witũ nĩarĩmĩte ĩĩka igĩrĩ nĩũndũ he kambuni ĩĩ Thika ĩragũra mbitirũti, ĩracithĩa ĩgacitũmĩra kũruga mĩgate, na rĩu nĩũrona ũngĩkorwo ũkĩruga.